Namba achiel en pek mar kunyo lowo. Odwaro kunyo lowo matut kae to imanyo kodhi. Tok manyo kodhi, kaeto ipidhe, magi te kawo kinde, bende gigi nyalo bedo ni gidwaro pesa ma dinyiew gi godo. Kendo wach mondo mi iyud yien no en pesa mang'eny. Kata mondo mi ipidhe, odwaro kinde malach kendo dwaro saa nimar pi nyaka imany ne. Nyaka imany kaka inyalo ketone manyiwa moko mar mondo in odong maber kaeto ikwan ni isee timo tijno maber tijno makare bende nyaka imiye arita malong'o mano miyo gimoro kik kethe kata ng'ato gole oko mokos bedo gi nengo.